Ndaikia maitho mwena na mwena, ngona mũthuri ũmwe wũikarĩte harĩa wĩtagwo Raila, mũndũ ũyũ akoragwo oĩkaine na ũteti mũno mũno ũteti-inĩ wa president akoragwo akĩrũĩra gĩtĩ gĩa president o hĩndĩ na ningĩ thutha wa maumĩrĩra ma gũthurano gĩa president kuuma, nĩ akoragwo akĩregana namo, nĩ akoragwo akiuga atĩ gĩthurano nĩ kĩiye, ithuĩ tũkĩmenyaga atĩ tũtiamũthurire ũrĩa itoĩ kana andũ maregaga kũmũthura nĩ kabira ĩrĩa aumĩte kana nĩ gũkũra akũrĩte.

Gũitĩrĩria mũmera maaĩ na njĩra ya mũberethi ĩna bainda nĩũndũ mũmera ũnyuaga maaĩ ma kũigana ũkĩringithania na maaĩ maraitĩrĩrio na macini nĩrĩ mathĩna matigainĩ ta kwenjera mũmera na gũitĩkĩra kwa mahuti nĩũndũ wa maaĩ mau marauma na igũrũ na kũgũĩra mahuti magatũma mahuti maitĩke na ningĩ maaĩ mau magwa kuma na igũrũ, nĩmatũmaga mũmera wenjerwo harĩa gĩtinainĩ na ũgacũngĩrĩra mũmera ũcio tĩri ũkehera ũgakorwo wĩna ũhũthũ wa kũgũa .